Gi ma timore kae en ni ng'ato apidho kitungu e puothe, ka osepidho kitungu to kitungu otimore ma ber ka osegolo e puodho to ouso ne jawar jawar obiro oolo gi kar kae koro jok ma nyiewo ma tedo go nyiewo to ja ma waro moko bende wauo kuome bedo ohala oja ngiewo obed ja uso to miyo ok dongre